Tũkĩrora mũhĩa nĩ tũbatiĩ kũrora ũhoro wa tĩri, tĩri ũbatiĩ gũkorwo na tũmaĩ, kana tũhande handũ karia-inĩ. Tũbatiĩ kũrora ũhoro wa rĩera, rĩera rĩhana atĩa handũ hau, o na ningĩ nĩ tũbatiĩ kũrora maũndũ na mbura. Tubatiĩ kũhanda mũhĩa handũ hatarĩ na mbura nyingĩ, handũ hatauraga mũno, nĩgetha ũkũre wega